Mĩhothi ya HELB, nĩteithagĩrĩria, arutwo arĩa marathoma gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩmo yunibacĩtĩ, na maũndũ marĩa ingĩenda marorwo, nĩ makarora mũrutwo ũrĩa, wĩ na thĩna muno, ũcio nĩwe agĩrĩirwo gũkorwo akĩheo mĩhothi ĩno ya HELB, nĩguo ahote gũtwarithia na mbere gĩthomo gĩake, na tondũ tabarĩra ĩno ya HELB maita maingĩ nĩkoragwo na ungumania mũno rĩ, nĩmagĩrĩirwo makamĩrora na njĩra ya thĩ-inĩ mũno, nĩguo magatigĩrĩra atĩ andũ arĩa magĩrĩire kana arutwo arĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩkinyĩrwo nĩ mĩhothi ĩyo, nĩyamakinyĩra na nĩyamateithia, gĩthomo-inĩ kĩao.

Wabici, cia mathako kaunti-inĩ, nĩikoragwo cikĩrũgamĩrĩra itemi nene mũno, harĩ mĩthako ĩrĩa ĩthakagwo kaunti-inĩ, na magakorwo makĩmenya na magabanga athaki a makaunti mao, na magakorwo magĩbanga ũhoro ũría magũkorwo magĩkinyĩrwo nĩ ũteithio wa thirikari nene kúgerera wabici cia kauntĩ, gũkinyĩra athaki ao, nĩguo makahota gwĩkũria, na wabici icio níihotaga nginya kũmenya arĩa mena, iheo itiganĩte, makahota gũcikũria, na makahota kũmanyitĩrĩra magatwĩka athaki anene hau mĩaka ĩyo ya kabere.

Ũhoro waku Jane, gũkĩhana atĩa, ũhoro wa matukũ maingĩ? Nĩũĩ tũtiĩrĩga kwaranĩria, kũhana atĩa? Kaĩ worĩire kũ? Thikũ nyingĩ tũtaranĩirie, no nĩndĩramenya wĩ wĩ mwega, na Ngai níakũmenyereire, hĩ nĩtwĩrĩga kwaria kahinda kahĩtũku. Twĩrĩga kwaria rĩrĩa twarĩ mũcemanio kũrĩa mũkawa mũnene wa Pride Inn, na ndikwĩrĩga, kaĩ gwathire atĩa, kaĩ ũhana atĩa, ho nĩ kawĩra wonire, o gagĩkũnyita gagĩkora ũnyitanĩte biũ, ha nĩkĩo mbaci ũrakĩaga nginya mathaa ma kwaranĩria naniĩ. No nĩndagĩkena nĩtwaranĩria, na nĩtũgũthiĩ nambere na gũkĩaranĩria, nĩguo tũgĩtũrio ndũgũ na tũgĩtũrie ũrata ũyũ witũ, wa mĩaka mĩingĩ. Thengiũ.

Irio cia ũndũire, iria irakũra itũra-inĩ rĩakwa, nĩ, ngwacĩ, na kwĩna mĩanga, kwĩna marenge, na kwĩna ndũma, na icio nĩ irio twendete mũno cia ũndũire tondũ nĩ irio cikoragwo na hinya, na nĩ irio ingírĩo nĩ andũ agima, na irĩo nĩ ciana, nanĩ irio ingĩrĩo ciĩ ta irio cia kĩroko, irio cia mũthenya, kana irio cia ũtukũ, na nĩ irio njega mũno, nĩtũcikenagíríra itũra-inĩ ritũ, tondũ, tũtigiagwo nĩ ng'aragu, na hĩndĩ ciothe tũkoragwo tũrĩ ahũnu, ũguo nĩ irio njega na nĩtũcikenagĩrĩra mũno.